Ũndũ ũrĩa nyonete wa ndũire mũno, nĩnyonete Agĩkũyũ makĩthiĩ Kĩrĩma-inĩ kũhoya Mwene Nyaga aturĩrie mbura makiugaga, Thai, Thathaiya Ngai. Nĩnyonete ihiko na ũhiki wa ũndũire na mĩikarĩre ya airĩtu hindĩ ya ũhiki ũcio magĩkĩra nguo cia ũndũire. Nĩnyonete ciana ikĩrua kĩũndũire. Na nĩnyonete igĩthiĩ kũhoya irua kwa a mamawe. Nĩnyonete rũracio ũria rũhana, na nĩnyonete andũ makĩruta mburi ya gũthambia nja matanaracĩrio.

Kĩhumo kĩa rũĩ rwa Tana nĩ irĩma cia Aberdare na rũĩ rũu rũikũrũkĩte nginya rũkaingĩra Indian Ocean. Rũĩ rũu rũteithagia marĩa matũrigicĩirie ta nĩ rũtũheaga maĩ ma kũnyua na maĩ macio nĩ matũmĩkaga gũitĩrĩria mĩmera rĩrĩa gũtarĩ na mbura. Maĩ macio nĩ matũmĩkaga gũthondeka thitima irĩa cihũthĩkaga ta rĩngĩ kũhũra maĩ, njeti cia maĩ nĩcio tuonaga nacio. Maĩ macio ningĩ ona nĩ mahũthĩkaga gũteithĩrĩria maũndũ ma mũciĩ ta kũhũra nguo, gũthambia na kũhe.

Andũ ethĩ manyitagio mbaru nĩ hatĩka cia rika ta; rĩngĩ nĩarenda gwĩtĩkĩrĩka nĩ andũ a rĩka rĩake, ningĩ nĩarenda kwĩyonania atĩ onake no ahote ũndũ ũcio hatarĩ mũndũ ũramũgirĩrĩria. Ningĩ nĩarenda kũiganana na andũ a rĩka rĩake rĩu gĩgatũma ekore nĩanyitithanio, nĩanyitwo mbaru nĩ hatĩka cia rika. Ningĩ andũ ethĩ nĩmakoragwo na, aingĩ ao matiendaga kũonekana tarĩ akĩgu kana matiramenya ũndũ ũguo, magekora nĩmekire ũndũ ũrĩa ũtagĩrĩire, nĩgetha metĩkĩrĩke harĩ ngurubu cia rika rĩao.

Ĩĩ nĩndĩ ndateithia mũndũ ũhoti wa gũthambĩra. Hĩndĩ ĩo, erutaga gũthambĩra, nĩeiguaga guoya mũnene mũno. Akinyaga maĩ-inĩ akauga atĩ nĩekũrikĩra kana macio nĩme, nĩekũnyua maĩ. Ngageria kũmũteithĩrĩria erute, agerie kũhinga maniũrũ na kanua, atekũhihia aingĩre maĩ-inĩ nĩgetha maĩ ndakahote kũnyua maĩ. No nĩerutire na akĩmenya o hanini, onaniĩ nĩnjũĩ gũthambĩra.

Taũni ĩrĩa ĩkoragwo mũhaka-inĩ wa Kenya na Uganda ĩtagwo Maraba. Na ĩgayanĩtio nĩ rũĩ rũnene rwĩtagwo Maraba river. Na rũĩ rũu rũgatũma ĩtuĩke nĩ taũni ya mũhaka-inĩ. Nĩ harĩ taũni ĩngĩ ĩkoragwo bando ĩ mũhaka-inĩ wa Kenya na Uganda, na nĩyo ĩtagwo Busia. Busia nayo, ĩkoragwo ĩgayanĩtio nĩ Busia ya Kenya, na Busia district ya Uganda.

Wambere nĩ gũthomithia andũ ũhoro wĩgiĩ wega wa gũthimwo mũrimũ ũcio wa mũkingo, na njĩra iria cibataire kũrũmĩrĩrwo nĩgetha mũndũ etheme na mũrimũ ũyũ wa mũkingo. Wa kerĩ, mũruti wa wĩra thibitarĩ akerethera mũndũ atĩ ona result ciake, maumĩrĩra make maumĩra, gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩhota kũmenya kana ena mũkingo kana ndarĩ naguo nĩ amu ĩyo nĩ thiri yake na mũruti ũcio wa wĩra wa thibitarĩ. Na ahote kũmwerethera atĩ ona angĩkorwo ena guo, arũmĩrĩre mataaro ma ndagĩtarĩ ma kũnyua ndawa, nĩgetha ahote gũtũra kaingĩ, na ahote gũikara mũtũrire mwega. Ningĩ no ameere atĩ, nĩ harĩ kĩndũ gĩtagwo motaro. Mũndũ naĩthiaga akaheo motaro na akonithio atĩ tiwe wa mbere kũgĩa na mũrimũ ũcio, na tiwe wa mũico atĩ gũtuĩka nĩwe ũgũkorwo naguo. Na ndũhonagwo no nĩũhotaga kũgirĩrĩka na ndagatambithie mũrimũ ũcio kũrĩ acio angĩ.

Hau hena mboga, na mboga nĩ ĩhũthĩkaga kaingĩ kũruga gĩtoero ta rĩngĩ kĩa cabaci, kĩa ngima, na mboga nĩ itũteithagia mũno na vitameni, ĩrĩa ĩteithagĩrĩria kũgirĩrĩria mĩrimũ, mwĩrĩ-inĩ rĩrĩa ĩkũrugwo na ndĩkahĩe mũno. Haha hena gĩtũngũrũ, gĩtũngũrũ nakĩo nĩkĩhũthĩkaga gũcamithia irio wega, rĩrĩa gĩgũkarangwo wega na ũbacĩrĩru. Haha hena karati, iria citeithagia mũndũ kuona wega rĩrĩa, ta rĩngĩ rĩrĩa akũrĩa ciĩ njũa nĩciongagĩrĩra ũhoti wa kuona. Hena ndũma, ndũma nayo nĩ ĩrugaga gatoero ge cama, na no ĩtherũkio ĩrĩo rũciinĩ na cai. Haha hena mbembe, mbembe ici nocihũthĩke kũruga gĩtheri, kĩrĩa gĩtukanagio na mboco, nĩgetha kĩhote kũrĩo, na nokĩrugĩrwo waru, no kĩruge mũkimo, na mbembe ici rĩngĩ nĩcihũthĩkaga gũtherũkia mũtungo.

Ĩĩ no ndirikane rita rĩakwa rĩa mbere rĩa kũgeria ũndũ ta ũyũ. Maũndũ marĩa ndekire, wambere, nĩndarũgire ngerwo, wakerĩ, nĩndateng'erire ihenya rĩrĩa rĩa mita igana rĩmwe. Wa gatatũ nĩndathire kĩndũ gĩtwagwo woko, maita twerobu ngĩthiũrũrũka kĩharo. He ũndũ ũngĩ bandũ ndageririe, nĩndageririe gũikia itimũ, na ngĩcoka ngĩgeria kũrũga na mũkwa na kũina gũthaka mathako ma tene marĩa, ta rĩngĩ, gũthiũrũrũka tũnyitanĩte, nĩndageririe ningĩ gwĩkĩra ikũnia magũrũ, ngĩteng'era nginya mũico harĩa raini yarĩ. Nĩndageririe ningĩ kuoya gĩciko na itumbĩ, ngĩthiĩ nario, no ndiakinyire mũico. Ngĩthiĩ narĩo njerekeire mũico-inĩ wa raini.

Nguona ta twagĩrĩire kũrũmĩrĩra njĩra cia mahinda ma kĩrĩu, kũruta igongona ta rĩa irua, kwa anake tondũ rĩrĩ, nowone njĩra cia tene, nyingĩ citiahotaga gwĩthema mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩũka kũrũmĩrĩra kũhũthĩra kĩndũ ta kahiũ kamwe, kũruithia imwana nyingĩ, no rĩu njĩra cia kĩrĩu, andũ marahũthĩra njĩra iria ciagĩrĩire, gwĩthema na maũndũ marĩa mangĩcũrĩra thuta wa kũruithia, na matirahũthĩra indo imwe ta kanyũi kũruithia andũ erĩ. Na nĩmarahota gũthondeka na gũtuma ironda icio citikagĩe na ũgwati ũngĩrũmĩrĩra, na ũtheru wa mahinda ma kĩrĩu, wĩ igũrũ gũkĩra ũtheru ũrĩa warĩho mahinda-inĩ ma tene, na kwa ũguo ciana cia rĩu, anake a rĩu marua na ihinda rĩa kĩrĩu, aingĩ ao maracũngĩrĩria kũhona na ihenya gũkĩra arĩa maruaga na mahinda ma tene tondũ ona anake a kĩrĩu nĩmaraheo ndawa cia ruo.